Ici nĩ ironeka nĩ nyũmba cia gũkombora iria ciakĩtwo ciĩ cia ngoroba ithano. Nyũmba ici kaingĩ kaingĩ nĩ ciakagwo kũndũ mataũni-inĩ nĩguo andũ arĩa matarĩ na mĩgũnda yao kũndũ maakĩte makonaga gwa gũikara. Ona ningĩ nĩ tũrona atĩ nümba ici ciĩ na matangi kũrĩa igũrũ. Matangi maya nĩ ma kũrehe maaĩ thĩinĩ wa nyũmba o nyũmba o nyũmba. Ona ningĩ nyũmba ici no cikorwo ciakĩtwo cirĩ cia rumu ĩmwe, cirĩ na kioro na mbafu thĩinĩ, na handũ ha riko-inĩ, ona ningĩ no cikorwo ciakĩtwo ciĩ cia rumu igĩrĩ kana rumu ithatũ ciĩ nginya na riko thĩinĩ. Nyũmba ici cirĩhagio kũringana na nyũmba ĩrĩ ũrenda, na kũrĩa ĩrĩ. Okorwo nyũmba ĩrĩ kũndũ taũni gatagatĩ, nĩ ũkoraga atĩ nyũmba ĩno ĩna goro gũkĩra nyũmba iria irĩ kũndũ icagi-inĩ. Nyũmba ici nĩ iteithagĩrĩria mũno tondũ andũ nĩ mahotaga gũkuhĩrĩria kũrĩa mararuta wĩra, magaikara handũ hakuhĩ na harĩa mararutĩra wĩra nĩguo makanyihanyihia mbia iria marĩhũthagĩra makiuma kũrĩa maraikara magĩthiĩ kũrĩa mararuta wĩra. Ona ningĩ arutwo a thukuru, arĩa marĩ thukuru ta korĩnji kana mayunibathĩtĩ nĩ monaga gwa gũikara mahinda marĩa maingĩ tondũ maragĩikara kũraihu na kwao mũciĩ.

Rũrũ nĩ rũhonge rwa wĩkithia wa kĩgeranio thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Rũhonge rũrũ nĩrũo rũkoragwo na ũigĩrĩrĩki wa gũtunga igeranio thĩiniĩ wa thukuru wa mũthingi, Kĩgeranio kĩa mũico thĩiniĩ wa thukuru wa thekondarĩ, ona igeranio igeranio thĩiniĩ wa thukuru wa makorĩnji maitũ. Rũhonge rũrũ nĩruo rũkoragwo na ũigĩrĩrĩki wa kũrora kĩrĩa arutwo marakoretwo magĩthoma, rũkaruta ũhoro ũrĩa marathomaga, rũgatunga kĩgeranio kumana na ũhoro ũcio, nĩguo arutwo acio mamenyeke kana nĩ maranyitaga kĩrĩa marathomaga. Rũhonge rũrũ nĩrũo rũkoragwo na ũigĩrĩrĩki wa kũrekereria maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩrĩa kĩrekirwo thĩinĩ wa mathukuru mau ma mũthingi, ma thekondarĩ ona ma makorĩnji, nĩguo arutwo mamenye kana nĩ marahetũkĩte kana matirahetũkĩte. Nĩguo okorwo mararĩ thĩinĩ wa thukuru wa mũthingi kana thukuru wa thekondarĩ, mamenye thukuru ĩrĩa magũcoka magũthiĩ thutha ũcio. Na okorwo mararĩ thĩinĩ wa makorĩnji, mamenye okorwo nĩ marahetũkire kĩgeranio kĩao, nĩguo mamenye okorwo nĩ makũrĩkia kothi ĩrĩa mareka, kana nĩ gũcokera magũkorwo magĩcokera kothi ĩyo. Rũhonge rũrũ nĩ rwa bata na nĩ rũteithagĩrĩria mũno harĩ gĩthomo thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya.

Kĩndũ gĩkĩ tũrona haha nĩ mũtambo wa kĩrĩu wa kũhinga na kũhingũra mĩrango ũkĩhũthĩra irore cia moko. Kĩndũ gĩkĩ kĩna mũtambo ũrĩa ũteithagia mũndũ ugoka ũkoywo kĩrore gĩaku nĩgwo gĩgakorwo gĩkigwo thĩinĩ wa mũtambo ũyũ kwonania atĩ we wĩ mwĩtĩkĩrie gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa mũrango ũcio kana kĩhingo kĩu. Nĩtũĩ atĩ ĩrore cia mũndũ gũtirĩ cihũana cia mũndũ ũngĩ kwa ũguo kĩndũ gĩkĩ nĩgĩteithagia kũgirĩrĩria andũ matarĩ etĩkĩrie kũingĩra kũndũ kũrĩa matetĩkĩrĩtio gũkorwo makĩingĩra ona ningĩ nĩtũramenya atĩ kuburi ici tũhũthagĩra cia kawaida nĩ raithi mũno mũndũ gũka na cabi ĩngĩ na agerie kũhingũra na akorwo akĩingĩra kũndũ na ndabatie gũkorwo akĩingĩra kwa ũguo kĩndũ gĩkĩ nĩkĩrateithĩrĩria tondũ gũtirĩ ĩrore cia mũndũ ihana cia mũndũ ũngi ,mũndũ aingĩraga kũrĩa abatie gũkorwo akĩingĩra na nĩkĩrateithia kũnyiha nyihia wĩici na ũkora nĩamu andũ matingĩhota gũgĩbunja na matingĩhota kũingĩra kundũ kũrĩa matabatie gũkorwo makĩingĩra.

Haha nĩ tũrona aya nĩ arutwo a thukuru wa mũthingi, maronio kũhũthĩra mũtambo wa kĩrĩu, wĩtagwo na rĩtwa rĩngĩ tambureti. Mũtambo ũyũ wa kĩrĩu nĩ ũmateithagia kũhota gũkorwo magĩkinyĩrwo nĩ gĩthomo na njĩra ya raithi mũno na kũhota gũkorwo magĩkinyĩra maũndũ marĩa mangĩenda kũmenya na njĩra ya naihenya gũkĩra ũrĩa magĩkorwo makĩmanyita magĩetha ũhoro ũcio mabũku-inĩ. Thĩiniĩ wa thikũ ici tũrĩ, nĩ tũrona atĩ mĩtambo ya kĩrĩu nĩ ĩkoretwo ikĩhũthĩka mũno thĩiniĩ wa kũhũthia mawĩra marĩa tũrutaga. Koguo kuonia arutwo kũhũthĩra mĩtambo ĩno nĩ gũgũkorwo gũkĩmateithia nĩguo makahota gũikara na raithi thikũ iria igũka. Tondũ thikũ igũka, mawĩra matigũkorwo makĩoneka maya ma kawainda, magũkorwo makĩoneka mawĩra marĩa marahũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo kũhũthia mawĩra maya. Koguo mũrutwo angĩaga gũkorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu, nĩ agakorwo na wĩra mũritũ mũno gũkorwo akĩona wĩra, ona gũkorwo akĩhota gũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na andũ arĩa angĩ, arĩ mamenyerete kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu ĩrĩa ĩ mĩega mũno.

Aya nĩ maroneka nĩ aini a nyĩmbo cia ũndũire. Nyĩmbo ici ciambirie kũinwo nĩ o kabira o kabira tene mũno o mbere ya nginya mũkoroni okĩte. Nyĩmbo ici no cithiĩte na mbere na kũinwo nginya thikũ ici, tondũ nĩ citeithagia na gũkũria ũndũire na gũteithia andũ ona matikariganĩrwo nĩ kurĩa moimĩte, na kĩrĩa gĩatũmaga meke maũndũ ngũrani ngũrani. Nyĩmbo ici nĩ iteithagia na kũhe andũ gĩthomo kĩa ũndũire wa kuuma kũrĩa moimĩte. Nyĩmbo ici onacio nĩ iteithagia kũrehe mbeca harĩ bũrũri witũ wa Kenya, na njĩra ya kũgucĩrĩria atarii arĩa mokaga thĩiniĩ wa bũrũri witũ nĩguo makahota, makarĩha mbeca nĩguo moke makenio nĩ nyĩmbo ici, na magatũtigĩra mbia na magakorwo marĩ andũ akenu. Nyĩmbo ici nĩ iteithagia nginya gũcokanĩrĩria makĩria anake na airĩtu a rika rĩrĩ inini, nĩguo magakorwo na ũndũ wa gwĩka, makaga mathaa maingĩ ma gwĩka maũndũ marĩa mooru. Tondũ nĩ tũrakĩmenya andũ aya anini thakame yao no hiũ, na no meke maũndũ maingĩ, mamwe mamo makorwo marĩ moru. Koguo nyĩmbo ici, nĩ imateithagia gũikaara marĩ na ũndũ wa gwĩka hĩndĩ ciothe.

Ĩno nĩ kambuni ya gũcokeria andũ ciũria ciao, andũ nĩ mahũraga thimũ, makĩũria ciũria ngũrani ngũrani, kũringana na maũndũ marĩa marabatara. Kambũni ici nĩ ikoragwo rĩngĩ ikĩhũthĩrwo nĩ andũ a nenda cia ũkinyanĩria ta Safaricom, kana Airtel, ona kana mabengi, ona kana mathibitarĩ, rĩngĩ andũ makĩenda kũmenya harĩa marĩhi mao makinyĩte, na mabatiĩ kũrĩha mbeca cigana. Thĩinĩi wa kambuni ĩno, nĩ tũrona kwĩna kompiuta, na ĩno nĩyo ĩhũthĩkaga kũiga rekondi cia andũ, nĩguo mũndũ ahũra thimũ, akarorerwo maũndũ make harĩa makinyĩte nĩguo akahota kũheyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yagĩrĩire kũringana na maũndũ make. Ona ningĩ nĩ tũrona kwĩna andũ aingĩ, mararũta wĩĩra thĩinĩ wa kambuni ĩno, na mena nyamũ cia matũ, irĩa cina kanyamũ ga kũaria, nĩguo kũnyihia inegene rĩrĩa rĩngĩkorwo kuo thĩiniĩ wa kambuni ĩyo, tondũ o mũndũ araria na mũndũ ngũrani ngũrani, na no makorwo na inegene rĩrĩa mangĩaria mangĩiguana marĩ othe hamwe. Na ningĩ nĩ tũrona mũndũ ũyũ nĩ mũkenũ mũno, nĩ kuonania atĩ nĩ arakenerera wĩra ũrĩa ararũta, na nĩ arahota gũteithia mũndũ ũria ũramũhũrĩra thimũ.

Kĩhumo gĩakwa kĩnene kĩa mbeca mũgũnda-inĩ wakwa nĩ ũrĩmi wa ngombe. Ngombe ici nĩ ciheage mbeca rĩrĩa ndendia iria rĩrĩa ndacikama ona kana rĩrĩa ndendia tũcaũ makĩria tũrĩa twa ndume tũrĩa tũciarĩtwo nĩ ngombe ici. Ngombe ici nĩ ndĩcimenyagĩrĩra na njĩra nyingĩ. Wa mbere, nĩ ndigagĩrĩra hĩndĩ ciothe atĩ ngombe ici cirĩ na mahuti ma kũigana marĩa ma gũcihũnia nĩguo cikare ciĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona ngombe ici nĩ ndigagĩrĩra nĩ cianyua maaĩ ma kũigana o mũthenya nĩguo cikahota kũruta iria na cigaikara cirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ njĩkaga nĩguo menyerere mahiũ makwa, nĩ ndigagĩrĩra atĩ ngombe ciakwa citirĩ na ngũha. Nĩ ndĩcihũraga ndawa ya ngũha hĩndĩ ciothe, o thutha wa wiki igĩrĩ igĩrĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngũha icio nĩ ciehera thĩinĩ wa ngombe ciakwa, tondũ ngũha ici nĩ citũmaga ngombe cigĩe na mũrimũ makĩria wa ngaaĩ. Ona ningĩ nĩ heaga ngombe ciakwa cumbĩ ũrĩa ũciteithagia gũkorwona hinya mahĩndĩ-inĩ macio nĩguo cikaruta iria rĩingĩ.

Mũndũ ũrenda kwambĩrĩria ũrĩmi, ingĩmũtaara na njĩra cigana ũna, Wa mbere atigĩrĩre atĩ nĩ ebangĩte na maũndũ mothe marĩa arabatara, mbeca mbegũ o hamwe na ndawa cia mũgũnda, iria agũkorwo akĩhũra kĩndũ kĩu ararĩma. O no mũhaka akorwo eharĩirie nginya na bataraitha, ĩrĩa akũhũthĩra kũrĩma kĩndũ kĩu ararĩma. Ũndũ wa kerĩ akorwo atigĩrĩire atĩ kũndũ kou ararĩma, kwĩna maĩ ma kũigana ma kũrĩma mĩmera ĩyo ararĩma, tondũ mbura rĩmwe nĩ yagaga gũkorwo ya kũigana, na mĩmera yake ĩkaga gũikara wega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ena andũ a kũigana a kũruta wĩra, nĩguo ndagakore atĩ mĩmera yake nĩ mĩgomere nĩ ria, na akaga kũgetha magetha marĩa magĩrĩire, nĩ tondũ wa ria na nĩ ũndũ wa kwaga kũrĩmĩra mĩmera yake. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ abatiĩ gũkorwo eharíĩrie o nginya na boria, na indo iria ingĩ ciothe ta macembe, matinga na indo ciothe cia kũrĩma mũgũnda.

Nĩguo kuona mahinda ma kũhurũka nja wa ũrĩmi, nĩ ngoragwo bangĩte mathaa makwa ũũ atĩ ndutaga wĩra mathaa ma kĩroko kinya thaa mũgwanja. Ndaumĩra mũgũnda, ngathiĩ ngamba ngarĩa ranji, ngacoka ngakoma hanini nĩũndũ wa kũhurũka. Thutha ũcio nĩũndũ wa kũhurũkia meciria, nĩthomaga mabuku nĩguo magakorwo ma kũnjanjamũra o hamwe na gũthomithia maũndũ ngũrani ngũrani. Rĩrĩa rĩngĩ nĩ nyonaga ibindi thĩiniĩ wa tibi yakwa, nĩguo cigakorwo cia kũngenia, ngaigua meciria makwa nĩ meherio thĩinĩ wa maũndũ marĩa magũthumbũraga. Ona rĩrĩa rĩngĩ, nĩ hurũkagia meciria na njĩra ya gũthiĩ na magũrũ, nĩguo ngathiĩ ngĩonagĩra bũrũri, nĩguo ngona ũrĩa maũndũ maikarĩte, na njĩra ĩyo ngakorwo ndĩ wa kũhurũkia meciria. Nĩ maũndũ mangĩ maingĩ njĩkaga ma kũhurũkia meciria ta kwaria na andũ o hamwe na gũthoma tũrũgano thĩiniĩ wa ngathĩti na kũihũria codeword iria cikoragwo cirĩ thĩiniĩ wa ngathĩti icio, tondũ nĩ citũmaga ngorwo wa gwĩciria na njĩra ya, nĩũndũ wa njĩra ĩyo ngakorwo ndĩ wa gũcanjamũka kĩmeciria.

Kwĩna njĩra nyingĩ cia kũrĩma irĩa ingĩhũthĩra mũciĩ-inĩ wakwa ndĩna handũ hanini. Wa mbere, no ngorwo ngĩrĩma ũrĩmi wa ngũkũ. Ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega wĩna handũ hanini, tondũ no wake nyũmba cia ngoroba cia ngũkũ. Na hau nĩ ũgũkora wĩna gacigo kanini ka mũgũnda, nĩ ũgũkora ũkĩinga ngũkũ nyingĩ mũno na nĩ ũrĩhotaga kuoya matumbĩ oro mũthenya kuumana na ngũkũ icio. Na ũgakora matumbĩ macio nomo marĩgũragĩra ngũkũ ici irio na magagũtigĩria mbeca. Wa kerĩ, no ngorwo ngĩingĩrĩra ũrĩmi wa thũkũma na nyeni irĩa ingĩ, ngacirĩma thĩiniĩ wa makũnia. Ngaihũria makũnia na tĩĩri, arabu ngacoka ngatũra marima mĩena ya makũnia, ngahanda mboga kana nyeni thĩiniĩ wa mĩena ĩyo. Koguo nĩ ũgũkora gacigo kanini nĩ karakorwo gakĩgĩa mĩmera mĩingĩ ta matharũ. Gacigo ũngĩahanda itharũ rĩmwe ũgakora nĩ wahanda nginya matharũ ikũmi. Na ũrĩmi ũyũ nĩ ũgũgũteithia gũkorwo ũkĩona magetha maingĩ ona wĩna handũ hanini ha mũgũnda.

Thirikari nĩ ĩkĩraga andũ eethĩ ngoro, mathiĩ wĩra-inĩ wa ũrĩmi na njĩra cigana ũna. Wa mbere, thirikari nĩ ĩbangaga ithomo iria ĩĩtaga andũ eethĩ ĩkamabundithia maũndũ ma ũrĩmi ta ũrĩmi wa matunda, ũigi wa ngũkũ, ũrĩmi wa ng'ombe, ona ũrĩmi wa indo ingĩ ngũrani. Na thutha wa ithomo ici, Nĩ ũkoraga andũ acio nĩ maraheo rĩngĩ ta ngũkũ cia gũthiĩ kwambia ũrĩmi ona kana mĩmera ya gũthiĩ kũhanda nĩguo marutithie gĩthomo kĩu wĩra. Ona rĩngĩ nĩ ũkoraga thirikari nĩ ĩrateihia ikundi iria cia andũ ethĩ ciĩandĩkithĩtie na rũhonge rwa wĩandĩkithia rwa ikundi, ĩkamateithia na indo ta matangi ma maaĩ, ona kana mĩberethi ya gũitĩrĩria maaĩ o hamwe na mbegũ cia kũhanda, kana bataraitha ya gĩkĩro gĩa thĩ ĩrĩa andũ ethĩ mahotaga kwĩgũrĩra nĩ amu matirĩ na mbeca cia kũigana. Thirikari ona nĩ ĩthiĩte na mbere na gwĩka ũthuthuria wa maũndũ matiganĩte marĩa mangĩkũria ũrĩmi na kũmenjera o hamwe na marima ma maaĩ, nĩguo magakoragwo na maaĩ ma gwĩka ũrĩmi wao.

Nĩgũo kũgĩa na mbeca, wĩra-inĩ wa ũrĩmi, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũthura mũmera ũrĩa wagĩrĩire, kana mahiũ marĩa magĩrĩire, kũringana na gĩcigo kĩrĩa arĩ, na wagĩrĩrũ wa mũmera ũcio, kana mahiũ maũ, kũringana na gĩcigo kĩũ. Ona ningĩ, nĩ abatiĩ kũrora thoko ya kĩndũ kĩũ ararĩma, kana nĩ njega, thĩiniĩ wa gĩcigo kĩũ arenda kũrĩma kĩndũ kĩũ. Ona ningĩ, nĩ abatiĩ kũrora mũmera ũria ũthiaga wega, thĩiniĩ wa rĩera rĩũ rĩa kũndũ kũu arenda kũrĩmĩra. Ona ningĩ, nĩguo kũona mbeca thĩiniĩ wa mũgũnda, mũrĩmi nĩ abatiĩ ndakehoke o mũmera ũmwe, kana o mahiũ ma mũthemba ũmwe, atĩ nĩguo ũrĩmũheaga mbeca. Nĩ abatiĩ gũkorwo na indo ngũrani ngũrani, nĩguo kĩndũ kĩmwe thoko yakĩo ĩngĩthiĩ thĩ, agakorwo na kĩndũ kĩngĩ gĩa kwĩhoka, na gĩa kũmũteithia kũona mbeca. Ona ningĩ mũrĩmi, nĩ abatiĩ akageria gwĩtwarĩra indo ciake thoko, nĩguo akeheria mburũka irĩa cikoragwo cikĩnyihia magetha ma mũrĩmi, tondũ nĩ cirĩaga mbeca nyingĩ cia mũrĩmi.